Eeh kaidiim atilimu ajoo nyoo nasaii tene, lpaek lounota ta lchambaa dua ndaa naa ntokitin aare naidiim nouroo. Keidiim neuroo suwoo neidiim neuroo sii nchaan sapuk. Kaa kuloo ilpaek lotii ene meuorutoo suwoo amu ketii ilkiek owodo amanitaa oibooyo suwoo sapuk meidiim ataraa lpaek. Naa itodua taa nchaan naa naituuroie kuloo ajoo aii kaata apaa nashaa nchaan sapuk oleng. Nainyeshan taa naa keidiim natuurokie kuloo lpaek.

Dua kunaa tokitin nadolita teneng'oji ,naa lpilipili todua lpilipili naa kasham likae shii loopra otuwua ngare amuu kelelek peejing'aa ndaa kekumoo abaki ltung'ana loamat lopilipili lolpira etuuneja todua duake peyiekimbung' nyiatoki naatuwa ng'ony ,indim atamata lopiraa eruko naa kasham ninye oleng' amu kematai ninye alang kuloo lowuon eitedong'i.

kemu mbatare naitiship nanu tana siai todua nekwe naa nyia machine naibukoo ngare dol tinidol lshamba lino ebukokuno ngare tanaasii tinidol ebukori ngare aikoneja nishipa todua naare naitiship naa nekuna ale tung'ane tenepanga kabishi enyena metaa melau nkare nemeeta namitiki ngae ejig ngare kaitiship nanu nenia baa oleng

Kore ana bai ekitubulunoto ekujet ndung'oto eehe kujet peesudori peenya nkishu , naa netipat oleng tokopang amuu todua nkopang'a naa keramati swuom ,nayeu duake kujet etii nkop neyeu sii abaki kujet tenkata elameii nkata nemetii nkop, naa todua enaa dung'oto eehe kujet naa peisudori nkule kujet pataa koree nkata elamei nemegolik swuom , kore abaki tekopang'a naa ketudung'oki lshambaii metaa kore swuom naa lshamba lino apeny enya naa netipati oleng ndung'oto nkop amuu dua pudong'u kunaa kujet nusudoo netoki enya kuna kishu enonoo nkata elameii.

Kore paadol ale siai, nadamu, ntokitin kumo oleng', dol nekwe, na na nayelou ajo todua piun mbuka teng'oji nerewa nkopang', naa kenere piipik nkujit, peeboyo peme pe pemolo nkare natii nyia mbuka inono noshi nibukoki. Yuolo ana are, naa kadolita mtaroni teine. Kaisom ana toki ajo, kenere piipik lmtaroni motooro peneu.

Ore tesikuul eshumata e Kabarak naa kishoori enkisuma orkitarrini enkisuma ormalimuni onkisuma oltung'anak oshi oomirr ildawaai kishoori sii nkisuma oloshi tung'anak oorany oloitangasa ebaiki ishoori sii enkisuma e oltung'anak oitasheiki sheria kuna ake nkisumaitin nayiolo naishoori tesukuul eshumata e Kabarak.

Kore jumuiya peetipika technology atua biashara naa kotodua ajoo Netipat oleng teknology taatua biashara amu itodua tanamara technology naa kogol mbaa tanaa elotunoto tiniyeu taa Nilo nghai nghoji ainyeguu ntokitin nilotu amir naa kogoluu naa iyoloo taa tinipik teknolgy atua nelelekuu amu tiniyeu abaki taata ntokitin natii Nairobi nitii yie nkopang samburu nampaa apeny iyeu eltungani otii inie nghoji nikiyakii ntokitin mpaka nkang inoo itodua otokii nghai naa laata entokitin kelelek oleng tenelakii ntokitin tanaa ATM onkulie abaki kumoo metii silen anaa notuu ana naaku kelelek biashara inia kata oleng

Kesipat pii tenaas ena bae amu, toduaa ashi kuna naaji impuka naitodu perssuu moyian nabo , neras tiatua mpuka pookin naa itoduwa ore peepiki ngueji naapasha, nelele peyioulu moyian nitibu oosh ildawa, tena sii ioroki wueji neeku sii abaki karate , keleleku tenepiki nkate amu meeta naa kata nemepiki ilpaip lenye , neleleku pikata embolea natoduaa peepiki ilpaipi metaa teboluni mebulu mpuka aitobiraki amu meeta shida meitoki aatooyu .

Kibelekenya ene mbae tenkop oleng amu mee kila enkata etae enchan kila enkata etae nkijit neeku ore sum ang naa kepiru egira asasu ore enkata nashaita naa kepiru oleng ore enkata naatai olamei nengas asasu ore enkae kibelekenyati naa kumok naa keetae ake naata nyanyukoto oyieu eji

Kore mbata naitiship teinia siai naa ana aree nayautaa lpaipii Lonyikitaa mpukaa netipat oleng amu itodua shi tanaaku tenkaik inonoo inap nkaree aisuakii lshampaa kegol pisuakii nghojii pooki naa tanaa abaki isuaki nghojii pooki nkinii ake isuakii naa mpuka dei ibukokii atee mara lmutaroni amu keishaa naa itodua tanaaku lpaipii eyau tanaa anaa naa keisupat oleng mbai naitishipshoo tinidol mpuka inonoo eboree nkaree

Ee kaidim atolimu yiolo kuna naa nkishu naaremito irkitarrini loonkishu keritai ewueji naji munada

Etodua naa keyieri too wuejitin napasha eng'as ore ena shapati naa eng'as airowuajie enkare penye nipik enkurma enkano nisulaki enkiti shimpi niyier ometaa ore endaa enkae ningas eyier tenkare omeku ore peku ningarag nipik taa sahani ninosie shapati eno

Kanyor anaa bayei pii, naa itodua ajo anyoo paanyor anaa bai naa tankarake kinshoo shiling'ini nutum taharaka inonoo makon, maraa nikisimaki ltung'ani todua piilo awun tataa kolo ng'anayoo linonoo nuloto amir ooh pokaa nulotoo amr nutum shilingini inonoo makoon alang' tanaku lkasi lotung'ani itii mikishoo shilingini nayeu nkataa nayeu nenye nyiaa taa paanyor anaa baye pii kanyor pii amuu eyataa shilingini inonoo nitore koon aah yei nashoo koon nkataa niyeu nintai .